Iyiolo intokitin niimaa igira ayier enkurma, naa lazima peyie ing'asa aata enkare enedukuya iina oore eniare lazima peyie iata orkutet. Oore eneuni naa lazima naa peyie iata enkurma pee itumoki naa ateyiara ena duo kurma pee eing'oling'olau. Iyiolo enkae iin'dim sii atipika shumbi iina kurma pee esidanu. Iyiolo enke toki igira ayier iina kurma kenarikino niata orkamata pee mekinya enkima amuu etaa enya enkima iltung'anak irkimojik, niaku lazima naa pee iata ilo kamata pee eibung'ieki ina moti ekurtieki pee etumoki atukurto enkurma. Oore sii enkae lazima pee imix enkurma oleng inkoroga enkurma oleng pee eimaa inkulie.

Ore entoki nayeuni pee etumi elturrur le naboisho na ore nedukuya naa lasima peatae naa iltunganak. Ore neare naa lasima naa peatae iropiyiani naitai kila mtu teilo turrur. Ore enkae euni naa lasima peebaya irmembers oare ompaka tikitam petumoki naa anoto eladuo turrur pookin. Ore enkae toki nayeuni naa lasima ore peitayoki kuna iropiyiani, lasima peeng'ari entoki nanotoki teiko turrur tefaida pookin kila mtu peemeta oltungani oironyaki oo leitu eironyi.

Ore esiai enkiremore tolosho lee Kenya naa keeta siatin kumok oleng amu ekiremisho oltung'ani tolchamba lenye nitau endaa pee mitokini apukoo tenkang enye ore enkae siai enkiremore olosho lee Kenya naa kegira sii ailepunye nkang'itie natii abori oleng ore enkae siai tenkiremore olesho lee Kenya naa kegira sii apik olosho lang shumata te siai enkiremore kegira pee etum iltung'ana fertilizer netum iltung'ana aipangie edaiki tiatua country Ang ee Kenya kidimi sii awaita noo Tanzania noo Uganda ayaa nkwapii olosho oibor naa kisidai amu kilepunye olosho lang ata etii abori kwanza enaa ajii ang olosho lee maa ore enkae siai enkiremore tiatua olosho lee Kenya naa kegira ailepunye iltung'ana pookin lotii abori oleg

Oore enias orbiasharai pee etumoki atipika orning'o tiatua sokoni, tombisharani kuna eshumata arashu kuuna iabori, lazima peyie ing'asa aata I.D naitodolu aajo iira ole Kenya. Oore eneiare lazima naa pyie ing'asa aata entoki naji license kuuna e biashara lazima peyie iata nena certificates pee eitodolu aajo aira ormembai lene wueji naa iira si iregister tiatua olohso le Kenya, aitodolu aajo aira pee ioperate iina business. Naa iyiolo sii enkae naa lazima pee eitasheki eena siai e usafi.

Ore pee etanya sirkali ipayek ouni teboo naa, ore oshi olosho lang le Kenya naa ate eunoki edaa pee etumoki aitumia fatalisa enye, masingio naapik niche kejo sii pee etumoki niche metaa me olosho le Kenya me olosho liai kop keyau niche edaa atua Kenya aipagie aamiraki niche , naa ilasima sii pee ipimi enkulupuoni olosho lang tiatua aji .

Ekesidai taa enkisujata oo nkejek eton eitu ilo endapash airura, amu kore ene dukuya, tenilep airura eitu intuku inkejek, naa olchafu igira aya endapash, nitoki aaku keichafu ina dapash ino. Kore engai eare, naa keyau sii imoyiaritin tenitu intuku amu keidim sii ngwesin aetu aatony' ejo ninche aira ai toki tenikiwony' kumbe olchafu otii nkejek inonok. Kore ai toki toronok tenitu isuj nkejek iloito airura, iindim sii aichafua kewon ino ilo airura amu indim aitangue ina miranketi tenkaraki nkejek naangu. Kore sii ai toki naa kiidim aikuna oltung'ani metanaurai, metaa kenauru osesen pooki tenkaraki enaduoo kutembea nashomo aitembea. Kore sii engai toki tenitu intuku inkejek naa ijo ainyototo tadekenya miindim ninye ainyo, tenkaraki olchafu likibore nkejek.

Ore rereni napiki peminyali ake endaa tolosho le kenya na kengasi apik serkali sidai ashu security ore pipiki ina security sidai ore enkae toki na fertiliser lasima peyauni esidai naun endaa tanaa kesidai nepiki fertiliser nanare tanaa mpoosho nepiki ana enanare tanaa nkwashen aikunaki nejia nepiki enanaere ametaa miyau ake fertiliser orpaek alotu aunie mpoosho amu kinyala na kegol entumoto endaa inakata ashi intoki ayau fertiliser ompooso alaunie irpaek, kinyala na irpaek amu na kegol neaku kifaa pinguri fertiliser piyiolou ajo kaa fertiliser ingira aunishore yiolo si enkae toki na lasima pingori nkishu pemeponu ainyel inadakini enaramatare aang onkushu pimitoki aponu ainyal ndakin yiolosi enkae tentumotobendaa na lasima pingurari enaserkali aang eshumata peingurari ana ketumi endaa nanyae.

Aa kesidai taa teneutaa olayioni papai lenye aa kesidai ejira autaa olayioni papai lenye amu ejira autaa peelo ayiolo ajo kai ejira ele osho lang' le Kenya aikunari peetumoki sinye oltasat atodua ajo amaa taata kanyo nataase te Nairobi , amaa taata kanyo nataase too nkuapi e boo ejira autaa tina siai e e citizen. Olo oshi tena siai e e citizen ejira olayioni autaa papai lenye elelek nai ejo ejira autaa te nkoitoi sidai oleng'. Ejira autaa te nkoitoi sidai amu ejira autaa ajoki yiolo taa taata ena ena siai taata ele osho lang' enajira aikunari enaa teknology aang' naa kejira ailepunye ejira ailepunye enkisuma, ejira ailepunye ena siai eramatare tiatua olosho le maa, ejira ailepunye ata too nkulie oshon pookin kulie.

Eee ore taa serkali tenkiimata enkardasi, eimuu ena siai e tekinologi taata, naa ketangas ayau ena siai kompita. Idol ajo ore pee eyau kompita niaku kelelek naa esia oleng pew eim. Amuu indim ataasa esiai tooldaikani aare, okuni eimu ena siai e tekinologi. Yiolo sii enkai naa ore ena siai naa keji ayau eba siai eitanet kegira ailepunyie pee eitelelek peyie etumoki, peetumoki iltunganak aanoto data peetumoki awaita, aatereu nena ardasini. Eimu nena siai tekinologi. Neiraisisha ina siai pee eitelelek ina siaierewata enkardasi

aa kegira aitanyamal oleng biashara oo nkibelekenyat tenelo nkwapii eboo amu kelo naaji oltung'ani boo alo asisho too nkwapii eboo matejo kelo najii Tanzania nelo asisho teina kop nitoki ayawu endaa olosho lang lee kenya nejo alotu olosho lee Kenya naa enkae daa egira aun ore enkae naa lasima piieyata Kuna ardasini ebiashara naa kegira aitanyamal naa tenemeta oltung'ani Nena ardasini metaa naa eneleo keton ake tolosho lee Kenya amu ninye naa ake enenye ore enkae toki naa kegira aibokie Kuna garin Kuna Naya kunadaiki olosho lee boo Kuna tralani kegira aiboyo tenkaraki meeta Kuna license naitodolu Ajo kegira aloo nkwapii naaje naa ena daa sii etaa naa kegira ena toki amitiki iltung'ana epuo nkwapii eboo nitanyamal oloingange

Iyiolo entoki nayieuni pee eyauni imali eramatare atua olosho le Kenya, lazima peetae entoki naji naboisho. Amuu teneeta serkali ang' naboisho ebaiki serkali eshumata ebaiki ole Ntutu, srali eshumata e Ruto, Ntutu, mujj ake ntae, neyauni nena kishu ooshi eramatare ewueji nebo. Iyiolo enkae naa lazima peyie eng'asi iwuang'ie imueyiaritin naarita kuna kishu ang', irkeek loyauni, iyiolo enkae naa lazima peyie eyieuni msaada tiatua serkali ang' e kenya, peyie eiari nena mueyiaritin. Emueyian enaa ena mueyian e shamsham, emueyian orkirobi pee eremi lelo keek pee. Oore enkae e uni naa pee eidimi ayau intokitin eing'uaa iloshon le boo enaa inchumbii inchumbii napaashipaasha pee etumoki eramatare ang' ailepu.

Ore pee intayu ropiyiani natii shaai naa lasima pee ingas ayiolo pin ino, apa nitangasa airegistayie. Ore enkae lasima pee engasi asuj nkardasini inonok anaa pii eyata serial number .Ore enake weji naa pee kiutari eweji nilo aitainyie Kuna ropiyiani e shaa.

Oore igolikinot naimaa oldakitarii lonkishu naa, irkeek ang'as, meeta irkeek. Eitu isho kwanza serkali irkeek loopuo aremie nena kishu. Iyiolo enkae naa megira serakli aisho usaidizi naifaa pee ishori. Iyiolo enkae naa, elakwani, eidimau naa kelakwa naai ewueji neloito ele dakitari aremie inkishu nemeeta naa oltukutuk ompaka neitoki alak iropiyiani aitau iropiyiani tembene enye, alak pee eikaja? Pee ebaya eene netii inkishu peyie etumoki ataremo. Iyiolo inkulie baa naimaa oldakitari lonkishu naa kaikutik. Neicause eromoto onkishu metaa kaikumok esiai. Neidimau naa keya nerem inkishu mia mbili arashu inkeek aare niaku kutik

Kegira taa elelero enkopang ailepunyie esiai orkereti amu kepoi ,aa teneramatisho oltasat, naa kifaa naa ore kila mtu netii emuatata aramatisho. Yiolo enkae pee epuoi ailepunyie orkereti naa pirorokishoi neeta nkera enkanyit toontoiwuo. Yiolo enkae toki, naa enasiai amurat kuna kera naa orkuak likae sii ilo ogira ailepunyie orkereti lenkopang. Yilo enkae naa ekegira ailepunyie orketeri lenkopang amu kegira aishop lalema nishop kuna kilani, anaa orkarasha nilepunye ena siai orkereti lenkopang. Ore enkae naa neranyi sii sinkolioitin lenkopang ,loshi ake .

Kekumok ng'wejitin naiko tenerepi rais lang lekenya amu kore nedukuya kerepi tana nkiyasi natasa tatua losho lekenya nkiyasi nabo ilipunye nkisuma olosho lekenya, elepunye ana siai nkiremore tatua losho lekenya, ebungie ltunganak ataa nabo loo ltunganak lekenya pooki ebungie ataa nabo, kerepi sii ng'weji neing'ua ng'ang apa neing'ua kerepi tenie ng'oji newuo abungie losho lang lekenya, kerepi tosiatin lotasaa rais lang lekenya kerepi sii egira aibug losho lolmasae kwansa lokwa kila ltunganak logira aibug lkwak lenye ana lkokoyo tanaa lkalenjin kegira aibug lkwak lenche kwansa ale osho lang lekenya anaji ang olosho lemaaa egira aibug lkereti lang amu ewuo nkae elong ene ewuo apa samburu nebungie losho lang lekenya naa aibuge naboisho ake lkereti lang kerepi sii Ina, nerepeki sii rais lang lekenya kuna msaada nagira aishoyo olosho lekenya okuna kigerore nagira asho losho lang tanake losho lekenya nkera apik siatin.

oleikoni tenerepi orais lang le kenya uu ruto ruto naa kerepi to nkiasin pookin nataasa tiatua olosho lang kenya, dolita ene dukuya kerepi orais lang te te naboisho naibung'ie ele osho lang le maa, nibung'ie sii kuna kaontini artam o naapishana ayau tenebo, ore enkae toki narepieki olosho orais lang ruto naa kebung'ieki sii, kerepieki ena siai enkisuma amu eibung'a neilepunye, yiolo sii enkae ilepunye ena siai e cbc ilepunye ena siai.

Ore kulo keek naa kisidai amu Lena siai enutai neeku ore kulo keek naa kisaidia oltung'ani pee metum enkerai ore enkae naa kisaidia sii pee me nutai enkerai ee sukuul asioki ore enkae tekulo keek naa lasima sii pee enyia endaa oleng pee kitumoki kulo keek atareto amu teneitu taa enyia naa ekintanyamal osesen lino metaa kiti oleng

Aikesidai oleng tenesiokini abak malaria, amuu tenesiokini abak malaria naa keishiu oltung'ani. Kake teneitu esiokini aabak malaria naa kear naa oltung'ani metua. Iyiolo sii enkae baye tenesiokini aabak malaria, naa aikitum oltung'ani eseriani. Iyiolo enkae baye tenesiokini abak malaria naa ketum oltung'ani afya sidai pee etumoki oltung'ani atoduaa ajio keretito en'daa nanyaita. Oore enkae baye sidai naa tenetumi irkeek lenyenak neremi asioki eton eitu eilepu iina mueyian e malaria amuu aikatoronok oleng.

Yiolo irkastomani oshii naa kitodolu mbaa kumok oleng amu kelotu likae kastomani etaa naitanyamala ninye nemeeta eropiani nikinjo sii esile naa keitadoyio ena orkastomai metaa ketii abori ore sii enkae too kastomani naa kidim orkastomai ashomo airaga meeta endaa naa eyie ele tung'ani ogira amiraki entoki oifaa nishoo amu orkastomai naa lino

Aa kegol oleng entokitin entokitin egira ayawu ntokitin entungua olosho lee boo oleng amu eng'as atum shida nabo naa kegol eropiani ore sii nkulie mbaa nemeeta oltung'ani security naa kicoz ena metaa meeta ore enkae toki naa kegira sirkali aishoru usaidizi meetae usaidizi naingua sirkali ayen mitoki sirkali apuo ayim Nena golikinot asuj oladuo tung'ani ore sii enkae Miata egari enoo metaa empang ninye mbaa nilo ayawu Nena tokitin naa kisho ena metaa ketii abori oleng nikinkos eropiani kumok oleng pee elo ayawu ntokitin atua ele Osho lang lee Kenya ore enkae toki naa edim ayimai enkoitoi kumok oleng pee etumoki ashomo ayawu Nena tokitin lasima pee eyata nkardasini kumok enkae toki nagira aisababisha olorere menoto golikinot kumok tiatua olosho oibor

Ore aio esiai enkolog nabo Tena town ang kumok golikinot kumok barakani naingua too ntoyiwuo ang kumok aipanga najingu oltukutuk nalo aitobirari mbaka town najig esiai naendelea esiai ai natum irkastomani agira aishoo aitoki golikinot nayimari naa enchan amu ekidim enchan ataara eloito tenaa oitoi alo esiai Tena town ang ore ena town ang naa kichafu metii irkeek osiwuo osapuk oleng naa kumok sii barabarani einyiala apa enkare enyiala pooki tiatua ena town ang yiolo enkae toki meetae Kuna ajijik naashurieki etaa town abori oleng edim naaji Niko atum olduka obo

Ore enaiko nkwapii pee eisababisha olarabal le ramatare tiatua olosho lang lee Kenya naa kiduru iltung'ana nepuonuu ashoroo ntokitin nemenkunye ore enkae naa emoyian apik atua nkunag nikoz olarabal too ntoyiwuo ewutuo entokitin ninyial entokitin ang ore enkae toki naa naboisho nemetaa iltung'ana loo nkwapii ang ore enkae toki naa etum oltung'ani lemeeta enkishu nidurie enakop nepuoi adungudung enkishu toroangai ninyial ena siai eramatare oleng

keifaa nei nironyi irvacadoni oing'ua nkuapi e boo, amu ore ene dukuya atayiolo ajo kaa kulukuoni etuunieki ilo ofakado, miindim atayiolo tenaa ketaremoki olchani ilo ofakado oing'ua nkuapi e boo, yiolo enkae toki piironyi ina bei orfakado naa kuna kuna baa e fertiliser miindim atayiolo ajo kaa fertiliser etuunieki naa eikkumok, miindim atayiolo tenee ketii wadudu atua tengaraki naatosho tiatu boo, amu ore oshi olosho lang le kenya naa keun ninche orfakado lenche nitaiki koon amu keun sii ninche ofakado tesidano neunie fertiliser sidai neikunari nejia, ore na piironyi lelo teboo naa tenkaraki naa ketii kenya sii irfakadoni, ikumok irfakadoni te kenya etuunoki apa neeku mi course ni course ina toki ometaa kikuti iropiani nainyang'unyeki irfakadoni toonkwapi e boo.

ore elerero naa keeta esisai toronok oleng' keeta oshi orkuak torronok neng'amu iyiolo ake pee itu elo enkkerai sukul naa keiko naa meshomo aaku ole town ore ene dukuya naa kelo sii ina kerai metaa keitoki alau irkuaaki lorketeti linyi oorketeti leilo marei oing'ua ashuu aa tabia naata kelo oshi atumutum enkae siaitin nemeeta enkae ore ade jioni meeta entoki natum neiko meeta meeta esiai sidai iyolo sii enkae naa ore elo aisuj nena arrin naa meeta dii toki nalotu ade atum ade teipa amu kelelek ake aa mia tatu etum tee nkolong' neishooyo rental eine weji nagira aikompoa aaisho ina mia tatu duaake naata netoni ometaa meeta neidok sii elerero metaa kees inkuti siaitin naijo meetae ake tiatua olosho lang' le kenya.

Yiolo taa amu kanyor nanu enasiai naikombowa olchamba naa ore esiai enye sidai naa enkompoa ake naa niun irpaek linono naa nitum irpaek aa linono ake openy amu tenimir olchamba naa enkigulata oo nkitanapat tee bibilia amu media enkulupuoni eikash enkompowa olchamba pee amh ore ena nemgilata oo nkitanapat tiatua enkai ore sii edim aikompoa olchamba naa olino naa ake ninyia irmalepeni kake ore ele tung'ani oyewuo aikomboa naa irpaek ake etayu ninye kake ore irmapepita naa eloo nkishu enono kake ore emirata naa kitorrono ena oleng naa kegira aitadoyio iltung'ana metaa ketii abori naa ketii bibilia

Tenetumo ilairemok tenebo airem ilchambai naa tenetumo tenebo naa kiidim aitayu ena siai naikonyarri ilchambai amu tenetumo, naa kiidim si aetu aatodol ajo ene wueji ebaki olchamba, nepuonu aadol imbikoli, neyau kila nkardasini naitodolu ajo elenye elde shamba logira aairem. Naa kiboyoo ina siai enkikonyaroto oo lchambai oleng'.Koree sii ai toki naa oltung'ani oiremo olchamba too nkolongi naado oleng'.Etii oltung'ani oiremo olchamba larin ooje, larin tikitam, tenelotu oltung'ani oinguaa nelotu ninye airem, naa kibooyo naji Ina metaa keeta oltung'ani olchamba lenye oiremito aitodolu ajo eeh, eiremo kulo aarin ooje. Kore ai toki naisababisha, peeisababisha ena siai enkikonyarata oo lchambai naa iltung'ana tenibunga aaku nabo. Tenibung'a iltung'ana aaku nabo, naa keyioloi ajo olino elde shamba, amu musana naapa itii.

Kore enaikununo ena siai olarrabal le Ukraine oo Russia neyawua imbaa kumok amu etangasa aar ena siai ene wueji namirishoreki. Kore engai nengas aar irbaribarani ometaa meetai. Nikoos ometaa kore petroleum nelo abori oleng' tena siai emirare. Neer iltung'ana kumok oleng',neitadoyio iltung'ana neaku kutik tenaalo ewueji ee Russia

Esaidaiye ena siai eteknoloji oleng ena sirkali aang' etaata, oleng amu etangasa aiko amu ekeetae entoki naji communicatiion petii oltungana aicommunicate. Eatae etangasa aitai entoki naji email, neitai instagrams, neitai ilmeseji kuna vidioi, airo iltungana tena social media. Etagasa aiko metaa keatae enatoki naji communication mataa kegira iltunganak airo too simui, airo too simui. Ore enkae toki enesaidia ena siai eteknoloji iltungana naa eisaidia sii sirkali oleng ena siai edata aicollect enatoki naji data, aikolekt ororoi pooki oiroro iltunganak aiko peepuo aistoo, aapo aistoo. Ore enkae tioki naa egira aiko enatoki metaa esaidia sii amu eatae enatoki najii service delivery aiko metaa keatae nena tokitin naideliver aaya nena tokitin aaya nkuapi eboo, amu ataa idol sii ntokitin teonline tenewueji nidol niya, aaya nkulie kuapi eboo. Ore enkae toki naa kegira sii aiko iltunganak omataa keibung'a sii ena teknoloji, neilepunye iltunganak otii apa abori pee eyiolou ena teknoloji oshi naewuo oshi etaata. Ore enkae naa kegira aiko sirkali peyiolou ajo kaa oitei eimita te teknoloji, ajo kesidai ena oitoi naapoi aicollect enadata? Kesidai anda oitoi napoi anda aang' aapo aas anda? Kesidai naaku kegira aisaidia ana sirkali peeyiolou ajo kaa esidai.

Yiolo esidano e mukokoteni ing'ira aidur alo enkae pulot naa kenap sii intokitin kumok lolo olan kumok oleng' aya ewuei ningira aiduraki. Yiolo enkae toki naa kekutik iropiani enyenak oleng', kekutik iropiani enyenak naanapie ninye olola, yiolo enkae toki esidano ormukokoteni naa kenap intokitin aa kumok aa kumok oleng'. Yiolo enkae toki naa naa me ole enkae toki yiolo enkae toki kiidim sii ayawa kuna tokitin naa emergency atudumu ai aitasioki aidurie aya enkae ina pulot naa ning'ira aiduraki.

Kegira ena siai enkisuma ailepu amuu ena ee hagathom eipromota metaa keesi enkisuma practicali too Nkonyek oo metaa keetae nean material pookin enkisuma ore enkae toki naa eigero iltung'ana pee eiteru enkisuma pee eigeri iltung'ana pookin metaa keisho tenebo kegira sii asho oltung'ani metaa kidim aifikiria Ajo kesisho taa ninye ena kisuma ore si oltung'ani eidipa metaa keeta network too nkwapii pookin ore sii enkae naikuna hagathon enkisuma metaa kesisho naa ometaa keetae nkompitani pookin enaa irkeek lee sipitali metaa kesishoi nivalue enasiai pookin enkisuma

Oloshida natii atua communal land naa nchapai kumok oleng loboitare iltung'anak airirarie nkishu naa kidimsii iltunganak kumok ayau nkishu atua inewueji neponu airirayie neponu moyiaritin, ore sii enkae naa kicause metaa keoro iltunganak ilchambai , ore enkae naa kedung iltunganak irkiek enyamali sapuk natii atua kulo shambai lemeeta lopeny, olonkulie naa metii sipitalini, metii sukullini , nemetii si kulo baribarani oitobira esidai , olosi enkae naa kiko metaa ore tenesha neya nkujit enkare , olosii enkae naa metii security inewueji naitasheiki nena kujit , olosii enkae naa kikumok sii inkituak naponu adung , neponu aya irkiek too nkangitie enye , neya irkiek, nedung' atua forest, ore enkae naa ircommunity lomanita inewueji amu kegira anangaa takataka, ore enkae naa metii twon inewueji.

Ee indim ainoto passport qmu ingasa ake nilo e citizen account nintumia id ino nimtumia namba inonok oimel ino ore enkae indim aiapplier, ashu ai replace nejia ake esia pokki ore enkae indim aifila form nikiriwakini anaa enkolong nikitoiwuoki passport size niyieu oo enkitadoli anaa ira olenya ore engae na ilak iropiyiani pitum keetae entoki naji fee application ropiyani nindim atalaa pitumoki ainoto enatoki eete entoki naji ordinary passport na kuanzia mpeji salasini natatu ambaka slalasini na tano na kegol au mkiek uni otano yioko yiolo oshi enkae mpeji ntomon ile na nkiek napishana nakata indim ainoto ina passport eimu e citizen

Aidim ailepunye ormarei too inkoitoi kumok oleng' amu iindim ailepunye ormarei lino aa atesheta nka inkajijik, niyata mali, niisum inkera inonok niisum iltung'anak pookin ake ntae le latia niisum sii ormarei lino oleng'. Ole enkae toki niindim ailepunye ormarei iindim sii aikuna metaa ore ormarei lino naake etii inkishu kumok oleng'. Ole enkae toki piilepunye ormarei naa aindim sii aiboi inyamaliritin naaponu ajo mainyala ilo marei lino, yiolo intorok nemisaidia nintayu sininche ama meetai pee mintoki naa ainyal ormarei lino. Aa iindim sii ailepunye ormarei teniutaki ena oitoi nalo kristo kake nimboyo kunda oitoi e shetani.

ore enkitobirakinota e sha, naa enkoitoi ena sidai oleng natejo aret iltunganak amuu meeta oltungani lememoyu te kenya, arashu akeyie toonkuapi pookin, olting'ani akeyie naji oltu oltung'ani. amu ore enedukuya etareto SHA mpaka dol iltung'anak otii abore neilepunye, peetumoki sii ninche aatalak bill eser e sipitali. eisaidia SHA ometaa ore oltung'ani karsis oltung'ani otii abori neitoris pookin bill nabo ake ilakilaka pookin. ore sii enkae toki e SHA, naa kegira pooki tung'ani ai register SHA tiatua taata ele osho lang le kenya.

Kisidai oleng' tewosh oltung'ani siyasa amu naa pee etum inkurai kumok eina murua, ore enkae yare pee ewosh oljaamai siyasa naa, pee etumoki anota ilchoreta , neyiolou iltunganak oiba, ore enkae naa ppee etumoki sii serikali nenyorari tenewosh siasa ore enkae naa kiruusuno tolosho lekenya pee ewosh siyasa, baraka ake meetae etanyoratie epti enye nedoli sii ajo ninye taaninye pee etumokini aishoo eji metaa likae.

Ore aikonyaa olchamba naa ikonyaa olchamba ouru olikae tungani. Indim aikonyai olchamba tolikae tungani, indim aokonyai olchamba te sirkali peaku olino. Naa kaji eiko peeret ale osho lang? paa kaji eiko teneret oltungani ashu eiko teneret emurua. Keret emurua amuu ore enakat tenerem ilo ilshamba ale tungani apa oikonyaiye, ore ltungana le latia nerau nkishu meinosie emukunta nenya mapeepeni. Ore sii enkae teneret emurua, ekeret naai emerua metaa na keisidai naa ilo ilshamba, mataa keti ewueji nairag ,aa keidim nai ilomon aetu, lomon aetu neipaak ingarrin enye teineweji. Keidim nai atoosho entumo sapuk oleng emurrua teina murua. Ore sii enkae teneret ilo ilshamba oltungani, emurua naa keidim sii iltunganak aetu lemeeta ilchambai aetu aitaa metaa lkulenche.

Kumok inkomindani tenkopang' oleng' naati ena taon ang' kiti, amuu ore ee enkampuni ene dukuya ekiyata enkampuni naji Ole Punyua enkampuni naa ore ina aampuni, nena kompyutani naa kegira aisaidia iltung'ana oleng' peetum inkardasini naimina enaa noo KRA , tenimina kiidim sii atushuku, iyolo sii enkae, naa kegira aisho iltung'ana metaa piijifunzare nena kompyutani nena kompyutani tole Punyua tina kampuni tina kompyuta naji Ole Punyua yilo enkae naa kegira sii airejista iltung'ana peetum nena nena KRA negira airejesta iltungana peetum SHA negira negira aitobiraki iltung'ana peetum pookin enkisuma, enaa inkera tenaa keeta ilbukui naayeu esukul nitaki nena arrtasini nitaki nipirrintaki apirrintaki, neosh olmuhuru nisho nerewaki.

Ore enaiko ilo tung'ani pee epik ilchambai ewueji nanare, yiolo ene dukuya naa lazima peng'asa ayiolou ajo kaa murua ina, kaa murua ina, kaa lo ke lazima peeng'asa ayiolo ajo kaa location ina oo lelo shambai loojira apik ilchambai. Peeng'asa ayiolou ajo kaja ilchambai otii atua ina location, ole enkae kebaa iltung'anak loojira lo lo loota lelo shambai tenemetii ake loogira aaoro nemetii loojira aitaked. Ole enkae lazima sii peetai inkardasini pee oo oo kila tung'ani lolchamba. Ole ene uni lazima pee store pik atua kuna toki e taata e teknology apik atua enkomputa pee epik eyiolo pee edolta ake ajo kanyo nagira aasa tele shamba, kebaa iltung'anak oitakedoki too kulo shambai.

ore esiai enkeki tiarusi naa kitodolu sii enchipai ore enkae naa kitodolu orkereti Lilo marei ashu lina comuniti lina kop ,yiolo enkae naa kitodolu naboisho ,yiolo enkae naa kitodolu enyorata ,yiolo enkae naa kitodolu ajo kainyoo nagira aasa tineweji pee eponu iltunganak aisherekea tenebo, neisherekeai nengari entoki naatae enaa ina keki. ore enkae naa kitodolu eyiarare ajo keisidai taa ina yierare ina keki, ore enkae naa kishoru sii enashe toltunganak oyierita duo ina keki ,ore sii enkae siai ina keki naa kitodolu ormesej ajo kalo kala eeta ina keki.

Ore ena moyian ebiitia naa emoyian toronok oleng ,emoyian toronok ena oleng naidim ataara oltungani metua miteiki ,na yiolo ara nanu oltungani leCVT kaidim atiaki ilo tungani pee etumoki naa atooko irkeek lelo lesipitali ,ore eniare naa kaboitare ele tungani anaake aoshoki esimu ajoki koree duo yie yiolo enkae ,ore enkae kajoki ele tungani ata iyata ina moyian kelelek iima oleng ashu aashua iishi oleng.